Jatend migawo machon mar thieth Mutahi Kagwe e kinde mokwongo manolando donjo mar tuo mar Korona e piny Kenya. Mano ndalo sirkal mar Ker Uhuru Kenyatta. To nobedo gimatek ahinya ne kata jopiny gi jopiny Kenya mar winjo ni tuo no osedonjo e pacho ka bang' winje ka osebedo kolandore e piny mangima. Kendo oseyueyo ji kendo jomoko osetho kendo jomoko pod nigi tuo no to gin e od ute mag thieth mopogore opogore. Koro ne ok ngima yot chieng' mana kuongo mana koro olando ni tuo no osedonjo e pacho ka.

Sirikal sani oketo maino ne mar chiwo gik moko ne jopiny e yor mbui. Kendo ng'eny bede sirikal mathoth kendo yor yore mag tudruok sani okete embui mar mondo jii mathoth oyudgi samoramora ma gidwaro gi mokochuno ni nyaka idhi e ofis kamoro kata idhi mondo ng'ato okonyo. En gima sani inyalo timo kamoramora ma intie tekateka ni in gi simu minyalo gwelo kendo inyalo timo gino e kar bet mari e kokalo e yor mbui. Koro ok en tich matek kendo en tich masani sirikal oseketo ne jii mayot ka giyudo gik moko mathoth ma gidwaro e yor mbui.